Otindenik kotinye boishet nekararan en kila ak kila, nee notet konetekee lakwet alaa kinetee chito akobo konai tukuk chechang chemaimuch konai inendet, kou yoon imwoe otindoniot anaan yoon kekas otindoniot inetekee kiit nekikiyoe en keny ak tukuk tukul chekibo keny chekimuch ko kiyoe sikiikyo alaan tukuk chechang chekororon chebo keny chekikiyoe, nitet ko onin inai ngalek chekororon, tekisto kiit aketukul nekimokying'e nekararan en sobet ak kiit aketukul nemokying'e chito koyai, otindoniot kokonu kora tekisto alaan inaii olekitekistoito ak inaai tukuk cheibo keny kouu tukuk alaa ngalek kainutik chekibo keny chekikororon chekikikureng'e.

Kit notinye akobo data nebo bengishek ko notet koitoshek ala tinye icheget en bengishek tutet ko kochang rabinik ak kesich jelchin en rabinikvchebo data ichutet chubo bengishek data chebo bengishek kobo komonut ak kararan nitet ko kanai chito kole ata rabinim chetinye en bengishek ala ata baita che miten en bengik nitet kokochin komuktechin icheget kosich rabinik akonai koitoshek chebo chepkondo chemiten bengishek en bengik chechwaget ak chepkonfok che imuch koiyoso en bengik inoton ko to ata.

Karan yon itinye insurance nebo myeindo amun insurance nebo myeindo kochomun itsi kit agetukul ne kararan en sobengunng kampunishek serikali ak en aldatukul nitet komukteun kasit nekararan yon kewe kampunishek alan ibesom kasit en sirikali ibesom ko imuch keker insurance nengung nebo myeindo ak inyorchikei nyorchikei ak inyoru kasit amun en myeindo netinye chito ne kararan nit kobo komonut en bik konyorchikei insurance nebo myeindo asikonyorkei kasishek che kororon ak kesir icheget komie ako momiten kosibet agetukul nekisiboten yan karinyoru kasit amun iboru insurance nenguk kole itinye myeindo sko inyended ko imuch ibangan kait nekakikonik ala boishet agetukul ne imuch kono serikali ,kampunishe ala konengunget ko jararan Indap itinye Insurance notet nebo myeindo netoretin iyaa boishonotet tukul.

leimuch keipundo chomiet en biik chemiten bolet ak kotesta chorwandit nekimiten koyoche anam icheget tuan alan atepsen icheget atepen ole kipitunen bolet ak akas ng'ololutik ab agetugul kotiengee ole ng'ololdo yoon ko kotwo komuch anai ole nee ele mi makosa akwono ele imuch keyai sikopit chorwandit imuch acheng biik chepo kokwet anan biik chetupchot ak bichutet chukabit suriet ak kituye kee tugul ak keng'alal asikenai kele anoo ele mi bolet en icheget ako tos nee netot keyai asikopit chorwandit kotesta kou ole kimiten nitet kokararan yon miten kit nekeyoe yoon kabit bolet en kapchi anan kokwet kituitoskee ak keng'alal aketar akenai kele chorwandit kokit nepo komonut ako bolet koipu suriet ak peshoet en kokwet ak biik chekitupchoot en sobet

Kandoindet nyun nebo kokwet ne koitu ne kandoindet ne notet ne komitii nelel ne kokichakuoni ne inended koyoe boisioni nemie en bik chuk chebo kokwet ak chechang cherikyinotin en echek nitet ki kandoindet ne kastayat ako banganat neibu tuguk chechang kobwa kokwet che kiboishen cheu bchetaet basarishek en kokwet kebcheito komie inended koityindos ak ne imuch kobakosom inended baidhonik en sirikali ala kosom chopkondok chebo kirubishek chemiten en kokwet chebongoni inended asikoib chepkondok che nyokeyon jasit ala chenyo ketoreten kei en kokwet nyun asikobit bandaptai nitet komuktechin inended kotakotestai en kaindoinatet en kokwet nyun ak kotetai kokon boishonik chekororon cheboiboichin bik ab kokwet nyun ak konyorchikei icheget kelchin nitet ko kararan missing ysn kakinyor kandoindet ne indochin bik en kokwet nemie akotinye banganet ne kararan en bikchik che indichin en kokwet nyin komie.

Mp ne kinenyunet ki kotomo kebir kura ko mp ne ki rn jainet ko kinat souti ko kikikuten son ko ne koindoiwech ki kotom kebir kura ako kikandoinatenyin ko kimakokararan indamun ki inended ko kichome konyo kongal bik che indochi inended kolenchi kasit ne amoche aya ko inoni ki ala konyo ak kole barabaret ngiro inoni ne imuch konyokechop betut nekile akolelen kiibu lastimael chebo sitimokakomwoe kokelelen lakok tugul che moimuchikei ko inended netoreti kotestai en sukul kolibonchi inended rabinik kotakotar sukul likini mayai inended nitet ko kikaindonatet nekimi ak mp netet nekinenyen nikikuren sonko ko kimakoyoe inended kasit kichome kityok kobolt ak kobirotee kei ala kobitu bolet en inended ne koitu kobolchin ksndoiatet ak kolelen imuch komakobit mp ake ne imuch kondoiwech amun jiyoe kasit lakini kiman koyoe inended kiyoe jasit nebo magornatet ko ngole bik che indochin.

Ole ipundo somanet nepo kenya kalyet enbiik kochomio koyoon kabit kandoinatet nekaran nemiten en sirkali nepo kenya kopcheita inendet anan koyai boshet kokerkeit en sugulishek chesomonen kipsomaninik kou rapinik chepo sugul koyoche konde inendet rapinik tugul kokerkeit en sugulishek tugul chemiten en kenya asimapit suriet en sugulishek ak biikap emet nitet komuch komuktechi icheket kobit en biik chepo kenya ak kipsomaninik tugul chepo kenya pcheet ab basari ak lagok chemoimuche gee koyoche kokerkeit kora tugul askotesta boishet nekararan en sirkali ak biik chepo kenya kobit kaliet.

Kaindoishet neochome en kokwet nyun ko kaindoishet netononiichn bik cheechen vhe chotet ko che ingen oletestoi tai ak kibagenge en kokwet nitet ko imuch koib komonut nekararan ne imuch komuktechi bik icheget koyai kasit nekaran en kokwet kotesen tai banganutik chebo kokwet rabinik kasishek che imuch komong en sirkali asikotoreten kei bik chebo kokwet yan kabit kaindoinatet ne kararan ne indichin chito neo kokwet nyun nitet ko komonut nekararan en kokwet nyun amun kaindoishet nekraran ako neindoochin ko nebanganat ne maa kimayar ne noton komoyee maiwek ak sikunot ne indowech en kokwet nyun ne kikoib walet ak tukuk chechang che inuch koboishen bik ab kokwet koyaen boishonik chwak kou rabinik che kibesendo koibu ak konyo kobcheidoi en kokwet koitchi chitugul asiikomuch koitchi aketukul rabishek chik koyaen boishet nemokyin kei akobit komonutet ako sikyikei tukul kelchin.

Bik che magoraek en kokwet nyun ko chotrt komitiishek bik ab nyumbakimi chebo tebolbang ak kiwokindet ne chutet ko kikochtun magornatet neo missing nebo ibet ala choret ab malik ab bik ab kokwet bongonuyik ab kokwet ak tuguk chechang chekibu kobwa kokwet chebunu serikali che imuch kebcheitaa koityi chitugukul ko kikoik magoraek icheget ingoit tugul alak tuguk che unu setikali ala chekakikon kele ketoreten kokwet koibe icheget kobinchi nitet ko kit neyas missing en bik che yaach en kokwet ne chotet ne magorayat soiti ko komitiine mobyeito tuguk che obu serkali ako nome icheget ko busari ak kosirichikei tugul kobunji al ot komamwaa kole miten kasit netesetai neibu rabinik en kokwet yan kabit kityok ko bakoibu Inended al kobakosrichjei Inended ak kobuch chotet tugul

Kit neonoe ole toreton kompunishek chebo insurance yon amoe torete ko yan kabi ala yan kowoo ngweng mugaret nenyun anan yan kakimuch kebel korik ala kobutok korik chuk ko imich kotoreton jampunishej chebo insurance konyokotekwon kot ak kondeeon tuguk tukul chekimiten en koo ko ole kiu indamun yon idi nye insurance ne Imokyini jei nebo kasit aketul nebo kit agetukul nekelil ko yan kapit muset sl koyak kit ne yaa ko imuch kobwaa bik icheget chebo insurance ak konyokoyoun kit agetukul ne imokyini kei asikowe kei kasingung ko olekiunitet ko kararan missing en bik kotil insurance ne imuch kotoret icheng si yan aketukul ne imuch kongen kasit neyoe ala mugaret sikotoret insurance ne katil konyorchikei tuguchotet ak ketoret Inended kou ole motor.

Imukokse kewal koek somanetab sokatab sokat sikotoret kipsomaninik konai somanet alaan konai kipsomaninik kolee somanani boo sokat ko kararan mising ak ko somanet nekaran kosir somanet nikimiten nikitaa nekimoing'en chito ilee imuch iyai nee alaan yesoman kotitar sukul koimuch kokonin kelchin ainon somanengung, konebo sokat ko kararn mising amun tinye serikali bong'onutik chekororon akobo somanani tet nibo sokat komuktechi sikik kipsomaninik ak chitukul konai lakwenyin kolee kiit nesomonjin yoon kabakosoman en sukul lakwet ako kikokon tukuk chechang cheimuch kotoret inendet alaa kotoret kipsomaninik en somanani bo sokat nee notet ko kikotes kilasishek, kecherok, kitabushek chekisomoni ak chekisire ak kotes mwalimuek chenete lokok en sukul asikotesta somanetab sukat ko kararanit ak konyor kelchin kipsomaninik en somananitet ndamun somanani ko kokonu kiit nekararan en sobetab lakwet ak koimuch kotoretok.

Kit ne korom en konoret ab chepkondok ko yan kekonor chepkondengung chito amaingen kasit ne imuch inamen yon metinye kit agetukul en metinyung ne imuch iyaen chepkondok che konor al ko.engen ile chepkondok chekekonor chetyan che itinye ko imuch kokoromit missing komenai ile otinye chepkondok chetyana ako ne kit netot ayaen chepkondo chutet kot kometinye bangonutyet chito ne imuch itaen chepkondok kot ko mara kemoe ialen bilotishek en taonishek adikombwondoi ak inyoru chepkondok ak chechang ko msimuch iyai kasinondon tugul yan msimuch iya ala ikonor chepkondengung ko imuch ko koromit notet ak imusmus rabinik guk ak iyome kot ingetu buch ko ma en chamengung ala komeyaen kit nekomokyinibkei chito

Kiit neimuch koyai serikali asikochuchuch chongindo ak koindab lainishek chebo matatoishek ak pikipikishek en oretab Nairobi koyoche kobarait oranotet nebo Nairobi koet anan kotech oratinwek oeng nebune barakiat ak nebune ngweny asikochuchuchak koindo ak lainit chebo biik cheruto kobendi county nebo Nairobi alan chebwone en county nebo Nairobi kobwone korikwak anan countishekwak asikochuchuchak laininitet nebo chongindo nebo matatoishek chechang chebune oreetab Nairobi, orani eb nairobi ko kikonaak mising, oreet nechang alaan oreet olemomiten olekebune olekanyi karishek ak pikipikishek lee koii lainit ne indiwe yoon kewendi Nairobi ko kotikewendi subui ko imuch iit en koron amun en chong'indo ak lainit nekoi mising en oranitet nibo Nairobi oo kiit neimuch koyai serikali ko kobarait oranotet ak kotech ko kararnit asikomuktechi biik kobun oranotet komo en chong'indo ak lainit nekoitu en oranitet nibo nairobi.

Silingiseiekab kenya en arawek chekokosirto akenge kokiwalak silingitab kenya kokiwalak kochang'aa en emet ake kou emet nebo America ko silingitab kenya kochang missing nitet komuktechin Kenya ak countisiek alan emotinwek alak kobois kipakenge alan en oret nekararan neimuktechin icheket kosich emetab Kenya tukuk chekororon ak silingisiek chekoko walak kochang'aa en emetab Kenya, nitet kokararan missing yangawalak silingitab kenya en kila kochang'aa kosir ingobosok asikopit bandab tai akopit boisionik chekororon en silingit notet ne bo kenya nitet kokararan yongo kiib kokwoutiet ne bo kotesak silingisiekab kenya en emotinywek alak alan en emetab kenya.

Imukosen konget lakok ab kokwet koboishen somanet nebo sokat amun somanet nebo sokat ko kararan missing ako tinye kelchin ak mokutik che kororon en lakok koboishen somananito somanet ab sojat ko kikeib kakwaut che kimen asiikosulda somananiton en emet ala kokwetuwek che miten en emet tukul nebo Kenya nitet ko kikibarait ak kekon tuk cheomotin en somananiton ko korik ,kiwanjoshek ,kitabushek kiptangonyoshek che imuch koboishen kipsomaninik en suklishek chwak asikosuldan icheget somanet ab sokat miten kora rabinik che kikotapan sirikali che jetesen somanani ak ketesen kipsomaninik rabinik che imuch koliban ala che imucn kikochi icheget che kisomonenn en sukulit nitet nibo sokat ala somanet ab sokat asimakiwon icheget kelenjin kosor rabinik che imuch konyokineten ako kiketse mwalimuek che somonik ala che inete somanani bo sokat en sukul tuguk chemi en emet ab Kenya asikosulda nitet komie.

Kipetyo bik en kokwet ngun joba taonishek kin kobit pikipikishej ak matatusiek che imuch keyaen kasit kimutaten bik asikonyor icheget rabinik ye kin konet bik chemiten kokwet alekigetitoipikipik ak koba icheget sukul all kobakonet kei olekiketotoi garishek komutechi ichek et koba tainishek kobakochengat kasishhek chkiketoto pikipikishek ak kobakach jaa asibakonyor icheget garishek kogetatat ak kochang icheget rabinik che imuch koboishen iparonok ak koparait jasinywan nebo matatoishek ak bikibik kou chito ne kikonai akobo komonutyet nebo kasit nebo matotoishek ak pikipikshek ko ingosich al changed inended rabinik asikwal matatoishek ak pikipikishej che chang ak kocheng ala akonet bik alak olekiyoitoi jasititet asikonyorchinen kei inended ak chito ne kasir kosich rabinik konarait ak kotoreten kei en sobenywan nebo kotugul en korichwak ak kotoret sikik chwak korik chwak en emet nebo Kenya.

Oratiwek che imuch koboishen asikonyor lakwet ala asikoityi ala asikonyor lakwet somanet ko oratiwek chekororon che kipongonik akobo somanet ab lakwet nitet komoktechin lakok kosoman icheemget en sukul ak kokilchikei somanenywan en kila ak kila oratiwek chuton ko imuch kenam ala imuch koumak bik ab kokwet akomwa kole yoche ketoret lakok kosich ole somanen icheget rabinik che somonet ak tuguk chekiboishen en sukul kosomanen icheget kou yoche konam kei kokwet ak kotich sukul ne negit ne imuch konde lakok chwak kosomanan ak kosom serikali kotich ak koipich tuguk alak che imuch kisuldaen asigeityi konyor lakwet agetukul soma et en kokwet alan en Kenya tukul nitet ko kararan missing keyai boishet ne imuch kotor kipsomaninik asikonyor lakwet nemingin kosoman ak konyorchikei kelchin en somanenyin nekasoman lakwet en emet nebo Kenya ak tun kobois inended en.

sokat kotoreti sobet amun nitet ko ng'omnotet neibu somanet nitet nebo sokat neibwotyin biik alaan yoe biik konai kiit neimuch koyai inendet anan konai kii aketukul nemokying'e en sobenyin amun sokat kotoreti biik isich okilit alan isich metit nekaikai asikuiye ak inoe ilee toos nee kiit netot amuch ayai ak ko nee kiit netot komamuch ayai en sobet, nitet kotoreti mising biik asikonochike aketukul kolee toos oite anoo en kiit neomuche ayai kotos moite ano en kiit nemomuche ayai, nitet ko kararn misingak ko nyolunot kotoret sokat alaa toreti sokat asikokuyo ng'omnotoshek icheket akobo kiit neyoe ndamun sokat ko somanet nekararan nebo kasari nekinyorchinenge kelchin ak kesich ngomnotet en sobet nebo inguni.

Kewelinwek chebo keswek chbo mpiret ko notet keswondoni bo mpiret koui korut ako keswondoni komonomekei ak oldatukul en emet nebo Kenya miten komoswek cheterter chenome kei ak keswe chutet chubo mpiret ako keswondoni komokimine komokinde imbolea imparet yoche ketem imparet kokararanitak yan kakotwo ketem konyokingol ak kenyokebalat geringonik kindrot imbolea ak kemin keswondonitet yan kakorut kesember ak keketyi konyil angwan asikokararanit mpiret(puse) kewelinwek alak chebo keswondoni ni kikuren mpiret ko nenetii kemeut al ya kasarta nebo kemeut ko imuch kobar keswondoni nitet indap monomekei ole gemgem ala monomejei ak kemeu yan kaimin nitet ko imuch koib kewelinwek akomatot keges bandekm chenyolunotik chetam igese en impar ko tienkei en kewelinwek chobo keswondoni bo mpiret ko kewelen miss

Ngalek cheibu ngalekab sokat en kokwenyun ko kongungunyoshek kolelen somanetab sokat ko somanet nemaimuch sikindet anan maimuch biik kosuldaen amun sokat kosomanet notet nebo inguni nekimokyinge tukuk cheterter asikosomanen kipsomaniat en sukul, nitet ko imuch keteb kelee kimoche kitabushek chekisomoni cheole sikindet kilamok ak tukuk chekibo keny che imuch keboishen en somananitet chubo sokat cheimuch kochengat sikindet koibchi lakwenywan asikoib koba sukul, kiit akee ko ngalalet nebo serikali nemwoe kole kikokimit inendet toretoshek tukul chebo somanetab sokat lakini ingemiten en kokwet komomiten toretoshe chotet tukul, nitet ko ngalek cheibu ngalek en somanetab sokat n kokwenyun.

Malik che miten taoninyu ko malik choton chebo boroo ,chebo chito ak chebo sirikali chemiten en taonit che chang missing chemiten en taonik nyun ko chebo kokwet ak chebo serkali kou malik chebo serkali ko chotet chekikidapan en taoni nyun kele asikotoret serkali ak kotoret bik chebo kokwenyun Malik choton ko kou rabinik chekonu serkslit nemiten en inguni asikotoret bik konyorchikei chepkondok chekibesimendoi asikotsunen icheget mugaret en taonishek tutet chumi asikosuldaen kasinywan ak konyorchmhinen kei icheget kelchin en kotul ak en kila sk kila yan isuldoe icheget kasishek chwak.

Kit nekorom en mwalinuinikchemiten en darasinik en kipsomaninik chemokere ak chemokotoi ko notet mwalimu ne mokutos ole kingolochindoi chito nemokostoi ak nemokere nitet komuch kokon koromindo alan kokon kaimutik en mwalinuinik che moiken ole kingolochidoi icheget ak ole kibetitoi ich6yon miten sukul kosuldoen somane nywan mwalimuyat ne maimuche kobishen eunikchi kongalal ak chito notet nemokose kongolochin ak eut indap yon miten kit netepe ala yan mii kit nemoe ko maimuch konai mwalimu indamun mongen inended asikowekei ala asikonai mwalimu olemwoitoi koyoche kecheng mwalinuek alak che imuch konai olekingolochindoi bik chemokose ko bik chemokere ko imuch chengechi tukuk cheboishen icheget kosoman ko imuch kecheng chi simoit neimuch konamanam inended asikome letainik ala ngalek sikomwoe kole letayandani ko nekomoche inended nitet kobune mwalimuek chechang chemaikutos ngalalutuk ab bichutet koramindo.

Kit netoreti poishet ap soket en ngalalet ap somanet ko notet ne toreti bandaptai ak kotoreti bik ala kipsomaninik chesomoni en somanani bo sokat ne nitet konyorchinen kei kelchin lakok kipsomaninik en somanitet nibo sokat amun sokat ko somsnet ne kararan neityin lakwet agetul ako neititayat en lakok chome lakok somananitet indap imoktechin inended konai kit nemoche ak kokchikei icheget somanet nebo sokat ako miten tukuk tukul che kemokyin kei en somanitet nemau somanet agetukul ne imuch ketepenin tuguk chechang chekimkyin kei en sukul kesomanan ko nibo sokat ko momii kit agetukul nekemokyin kei asikesoman.

Korik ab tililindo ko toreti mionwogikab berk konyorchikei icheget beek che kororon korichutet chubo tolilindo ko imuch ko eating olekiripoi kei simsnaminik mianwogik che imuch koib beek chotet ko kokonin kerichek ak komwa kole beek cheyoche keboishen ko yoche ko cheu nee miten kerichek che imuch inde beek asimabit ala asimanamin miond

Kitinye korik ab sokat en kokwenyon netoreti en nekitoreten kipsomaninik nite ko kararan missing amun sokat ko somanet nekararan en kokwet ako imuktchin lakok chechang koba sukul ak kokilchikei somanenywan somananik bo sokat komiten ala kikechop aratiwek che terter e imuch kokon bandaptai akotestai somannitet sokat en kipsomaninik che isuldoen somananitet somananik ko Kararan ako kiketet oratiwek che imuch ketoreten kipsomaninik che somoni en somananik bo sokat asikowal ala asikowal sobet ab kipsomaninik alatugul ala agetukul en emet nutet nibo Kenya yan kaisuldaen inended somanitet nibo sokat ak ketoret icheget en kit agetukul nemokyin kei asikosuldaen ala asimonyor icheget kaimutik alatukul yon somoni.